mae en yadh nyaluo en yath ma konyo ahinya e medo remo ,sama ogole e yien mare, igole omoye mondo otuo, kasto kosetuoye to ichuake kendo ji mang'eny ohero tiyo kode nikech ober ahinya, ji mangeny wacho ni omedo remo e edel ,sama itimo tije nyaka ibed ngama ler ,kata kama ikete en kama ler minge maber ni onge gimoro marach ok nyal make , mae en yor mar kaka joluo mang'eny nohero timo ndalo machon mok ne gi ti gi gik moko mag yedhe mok kony gi kendo yedhe nyaluo gi tekre ahinya e del mohingo yedhe mwa tiyo go e hospital gi

ae en rabuon kata waluonge go dho moro ni waru ,mae e kaka ogole e puodho sama ogole e puodho kamae kidwa ni kik okethre bende kigole e puodho ,igolo kitang ahinya ni kik ingade gi rapur sama inpudhe oko e puodho, kendo kisegole epuodho ikawe tidhi ti dhi yange piny okikete kama ofundre ikete piny e dier ot kata ogunia moro ipedho ne piny to obet kama otuo ma ng'ich moro kata liet moro ok goye ahinya, kendo sama irite nyaka ibed ni ikete kama ler ma gik mang'eny ok nyal donje kendo chame mondo ochak kelo ne kute manyalo donje iye mondo okethe.

mae en ng'anyo mar jopur ,jopur niang' sama gi ng'anyo kamae nyiso ni nitie ratiro mar gi moro mok migi kata itamo gi dhi uso niang' kama gin gi wegi gidwaro, mae pur mar tiang osekelo dongruok ahinya e kor gwenge ma tiang time maber ahinya to iyudo ka ng'eny ji mondo owuo oko ong'any nyiso ni nitite kaka ratirogi moro ituono gi kata ituono gi dhi chiro dhi mondo gi us ting' gi kaka idwaro ,kata ka sirikal kawo ting' gi iyudo ka sirikal ok nyiew tiang' mar gi ma gi uso ne gi e bei maber, koro iyudo ka jopur hinyre ahinya to iyudo ka gitiyo gi tekre mang'eny mondo gi ni tiang odong' e puodhe gi kendo sama magi timre t jopur ema hinyre ahinya emomiyo thorgi giwuok oko mondo gigol duonde gi oko mondo owinj gi.

Mae iluongoni paw paw kendo tij paw paw ok tek bende ok oyot ahinya, sama itime ok odwar puodho maduong' ahinya, odwaro puodho manikare kendo ma lope bende ber ahinya. Sama idwa time, itime kama pi ok ng'enyye kata kama chieng' bende ok ng'enyye. Sama idwa pidhe, nyaka ibed gi kothe, nyaka ibed gi kari maber midwa kete. Kipidhe bende, ok ipidhe machiegni gi nyawadgi, imiyogi gibedo gi thuolo e kind tielo adek kata ariyo kowuok kuom moro kadhi e moro. Sama ipidhe bende, wang'iyo ni nitie moro miluongo ni madhako gi madichuwo, koro ikikogi ma ok iriw mamon kamoro achiel.

Mae en oduma ma pod nie puodho kendo kudni osemonje mose chame ahinya. Kudni thoro ketho chambwa mang'eny kuonde mwa pidho gi kendo miyo chambwa ok bed e yo makare, sami pitho onego bed ni kipidho oduma ti kuongi kiro ne yath manego kute go mondo kik kudni donj e iye, kose chame kamae ma ok inyal tiyo kode kendo nikech ochamo motieko te ma koro cham odong ka gima ong'e, sama kute gi donjo ne cham miyo gik mang'eny kethre, kata lo bende kethre nikech ok onyal nyak maber nikech lono kute osedak ahinya.

mae en gima gwen chieme iyudo ka tinde thor nyiewo gik moko aina gi bedo hasara nikech samoro inyalo nyiewe tok otegno ahinya, kidwa loso ma ikawo ndo ing'ado kaka in iwuon ema iduara ae imanyo pipe bende ing'ado be manyalo donjo e buche ming'ado mar ndo, obedo mayot kiloso gini kata inyalo kete oko to gwendi chiemo e iye kanyo kendo kata gi gweye iya kanyo to chiemo bende ok kethre kata chiemo bende ok pukre, sama iloso gima chal kamae kendo kungo ni chiemo e yo makare kendo ok chandi ni kata kiwuok ni ithagri mar miyo gwen chiemo, gini yot loso kendo ok oti gi pesa mang'eny kata tekre mang'eny bende ok itiyo godo ,sama in gi gigi magi gige mayudore e aluorawa ma ok wanyal koso ,sama in kod gi loso gigi e aluorawa bedo mayot kendo bedo gik man gi nengo ahinya sama waloso gi.

mae en bringanya kata gi dho ngere cucumber bringanya ni ji mang'eny ohere ahinya, nikech en omedo ndhadhu e chiemo kata nitie jok mamuode konumu kamae nikech giwachi ni omedo remo ahinya e del ,sama idwa tedo gi bringanya ikuong' iluoke ,ing'ade matindo tindo kaka in owuon idwaro kata e kar moro ma mori kata in iwuon idwaro ,bange kisechielo chiembi, ichiele gi bringanya kendo ochiek kodo kendo omit ahinya kendo omedo dhadhu e chiemo

mae magi gin awendo kendo ji mang'eny ohero pidho gi nikech gibeyo ahinya gidwa chalo kaka gwen kata bed ni bech gi ni malo ahinya sama opidh gi, tijgi bende ok tek sama ipidho gi, ng'eny ji be ni kod gi nikech en kaka chiemo ma jomoko chamo ahinya mohingo gwen, kendo ji mang'eny wacho ni omit ahinya mohingo kata gweno ,awendo ni gi tije mang'eny ahinya e dala sama in kode en kaka maua kata maridadi moro ma in go e dala kata en yor mar kano mwandu ni nikech sami use beche ni malo mohingo winje tee mwanyalo pidho ei dala

Mae en tich pidho diek. Diek nigi nengo ahinya kendo omiyowa wabedo wanenre jok manigi mwandu e alworawa, sami pidho diek, mano nyiso ni mano pesani mikano kamoro. Sami pidho diek achiel kata ariyo, sama ginyuolre, gimedoni gimoro ei abindi kata e kul kamiketogieno. kendo gikonyo ahinya inyalo yudo ni sama in gi pesani moko sami nyiewo chiayo kiketo, nyiso ni ikano pesanino e yo maber. Samirito gi bende maber to nyisre ni igeno chwech ma Nyasaye oketo e piny kae, nikech mano e tich moketwa ni mondo wariti.

mae en tich gedo to kapok ichako tijni nyaka ibed gi gige tich kaka kite, lo ,simiti, kwer fundi nyaka bed piny, kidwa chake pi be nyaka ibed go machiegni ,sam idwa time nyaka ibed jalony mong'eyo ni kamae e kaka itimo kidwa gedi, kata mae e yo mwaluwo kawa dwa loso gima wadwa gero, sama waloso gima chal kamae bende miyowa wabedo gi gik mabeyo e aluorawa, kendo sama watimo tijni nyaka ibed ngama otang kendo ng'ama ong'eyo ni kech gik mitiyo godo gi gin kik mapith kata gik mapek manyalo hinyi.

ma en somo kata tich puonjo, sama ji dhi school kadhi manyo rieko miyo ji dongre ahinya e aluorawa kendo miyo ji bedo kod ng'eyo kata lony mag gige mang'eny ahinya ,sama nitiere nyithindo e skul japuonj bende yudo tich, miyo koro ji bedo modich ahinya, sama tich bende nitie e aluorawa miyo wabedo jok man gi ngeyo mang'eny kata jok mabedo gi dongruok makare gi winjruok nikech nyithind skul te gin jok man gi winjruok mamuol kendo gin gi rieko moro e kit ngima gi kama gi dake, sama magi duto timore to nyithindo be manie iye kae bende dongo nyithindo man gi rieko kendo nyithindo mang'eyo gima timre e ngima gi kata gima onego bed ni gitimo sama gidongo ,bende gi yiero gik ma gidua timo ka gisechopo e okang kata ka gisechopo kama onego be ni gitiye magi yude rieko mar gi giwegi.

mae en loso kodhi ne puodhewa mwa bo pidho ,kendo samwa loso gi kamae miyo wa tich mayot kendo iyudo ka kata pi mitiyo godo ok bed mang'eny ahinya, mae e dho ngere waluongo ni seedling sama olos gik machal kamae kata ka gin mag yien to iyudo ni sama oket gi kamae to gidongo maber nikech gik moko kaka yien okinyal kawo kothe ti dhi pidhe dichiel nyaka ikuong ipidhe e juala kamae ema mondo odongi ,kosedongo moromo kamoro minyalo pidhe tikawe ti dhi pidhe e puothi kata kamiloso midwa kete ,en gi nego ahinya kendo omiyo ji mang'eny oyudo tije magi timo kata omiyo ji mang'eny oyudo tije ma gi timo kata omiyo ji mang'eny dongre ahinya e aluora gi.